Gimabiro e pacha jogi nie class gisomo computer koro gin gi japuony moro aneno kanyo manyako koro konyogi e computer no mondo ginge gimatimore e computer en ni information technology. Gitimo IT

Kae aneno dakteche moruako dustcoat marachar.J ogi nigi nengo nikech gi konyo dhiedho tuoche. Ma ka jatuo obiro osiptal to gi nyalo dhiedhe to gi miye yien to jatuo chango.

Kae aneno ka jopuonj puonjore kompyuta. Kendo aneno kaka gin gi japuonj kanyo mapuonjogi, matayo chenrono, kendo aneno ka nyithindo obedo piny gi kompyuta margi, to japuonj ni mbele kanyo lero negi weche mag Information Communication Technology yaani IT. Magi jopuonje mapuonjore kompyuta, kendo aneno ka giwinjo maber.

Ok aparo kinde manatimo tijni, gimane atimo, nadhi golo rombe kuma ne gininde. Kendo babwa ne ng'isa mondo adhi akwa rombe, koro nadhi gologi kuma ne gininde. Nok twegi, magi rombe mang'eny gi diek mang'eny mokinyal tweyo. Korinyalo gologi kumorachiel, inyalo dhi kwath kumabor. Nikech magi chamo lum ahinya ahinya to gi, gi feed on twigs, gi oboke oboke gi. Lum tok gihero ahinya, korinyalo dhi kwath kuma bor. Then seche moko, moko nyalo lalni, korinyalo dhi timanyo nikech ging'eny. Ging'eny sana mokinyal ng'e kwan gi, moko be nigi nyithindo. Diek moko nigi nyithindo, rombe moko nigi nyithindo. Koro ninyalo dhi kwath kuma bor, seche moko ginya lalni, mimany mimany mimany. Ba seche moko ginyalal chuth, babau be seche moko nyalo goi. Seche moko be okiduogi ni kasto kise kwagi, then iduogo, gimoro sa aparo kocha. Korki duogo, iterogi e kul mar nindo.